Ĩĩ nĩkĩonekaga gicigo-inĩ gĩa gĩkĩ njikaraga. Na tũkĩhũthagĩra tondũ nĩkĩrutaga wĩra na ihenya, gĩgĩtinia nyeki.No ta ũrĩa ũngĩa ũngĩandĩka andũ magũtinĩrie nyeki rĩũ ũkona kaba wethe macini ta ĩno ĩtinie arĩ yo na nĩ getha ĩtinie na ihenya.

Ũthiaga na kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri na rĩmwe nĩmetagia o tũbeca o tũnini twa kũhingũra account, nĩgetha ũgaikia account-inĩ, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩrĩ active.